Ore taa entoki nadolita tene nagira aasa tenewueji, naa kadolta ajo ore eletung'ani loota enasimu, enakiti Simu naironyi naa kadolta ajo mpesa etii eletung'ani ,neaku keshomo oltung'ani mpesa airiwaa ropiyani tenasimu enye petumoki airiu kuna ropiyani onkardasini aisho cash neaku ore, neaku kadolta tenasimu naironyi ajo kigero inewueji inkeek are eiriwayie, na nona kiek are nona nadolita ishoritae, neaku ina nanu adolta anaa nagira aasa tenewueji.

Ore taa ntokitin nadolita tene teng'eno ai na iropiyani. Kuna ropiani apa, kuna ropiani tata ng'ejuko amu eshomoki apa neibelekenyi kuna ropiani neaku inji eyia tata ropiani ng'ejuko taata naatai. Neaku adolita amisini, adolita mia, adolita mia tano, adolita mia mbili nadolita encheta. Neaku koree taa entoki nadolita tene naa ropiani kuna ropiani tata ng'ejuko apa nashomoki aibelekeny.

Ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol , ena nadolita tene , ore entoki nadolita naa post bank naa ore post bank naa tenadol postbank ore entoki nalotu indamunot ainei naa benki. Aa ore benki naa ewueji neshumieki iropiyiani. Ewuei nilo nishumie iropiyiani inonok ,niaku ore itonita tenkang ino iyiolo ajo ketii iropiyiani inonok ewueji sidai. Alang tenilotu ashumtiang, amu ore tenishumtiang kidim anoto , anoto batisho , kidimanoto oltungani opuroo . Niaku ore esidano ena post bank washuaa benki ake pookin tiatua olosho lang naa entoki sidai tiatua olosho lang naa entoki emaana oleng. Niaku ore paadol ena tenkutuk ena tenkutuk olashumba naji post bank naa ore entoki nalotu indamunot ainei naa enchumata ooropiyiani.

Ore taa enadolita tene ashuaa entoki nadamu tenadol siai, naa ore entoki nadolita naa enkaji naigero ardhi house tenkutuk olashumba. Naa ore entoki nadamu ashuaa ee enadamu tenadol ena ardhi house. Naa ore ardhi house naa ewueji enkaji ene ashuaa nkopisini kuna e sirkali, ore kuna kopisini , naa natonie iltunganak ashuaa ilaasak lesiai le sirkali. Niaku ore kuna kopisini, naa ore kuna kopisini naa natonie kulo tunganak oosisho te sirkali petum ataretie irkulie tunganak tosiatin pookin naipirta sirkali ashuaa teneeta eretunoto pookin nayieu naipirta sirkali.

Ore taa eng'eno naataa naipirta ena nadolita tene naa ore ntokitin nadolita tene naa nkikompeni, aah ore kuna kikompeni naa naishinda oltungani tenelo aas enataasa ashu elo entoki naji mashindano nashomo oltungani o arashuu tenelo oltungani arr empira neishinda arashu eimu enkisuma nelo oltungani neishinda neaku namba nabo , ore peaku oltungani namba naboo, naina peeishori oltungani ena kikompe ashuu aa kuna tokitin nadolita tene.

ore taa entoki naitiship tene te kuna le nadolita tene, ore kuna lkule nadolita tene naa keji te nkutuk oo lashumba naa keji probiotic yoghurt naa ore kuna le ena yoghurt naa keisiadan amuu keilepunye eng'olon osesen loltung'ani naa keitobir osesen loltung'ani ore ena kata nilo choo ahu ilo aisaidia kewon naa keaku miata otung'ani ingolikinot naa keitobir osesen loltung'ani keaku ining'ito ake oltung'ani ajo keisidai osesen lino neaku ore kuna le aa probiotic yoghurt naa kule sidan oleng' tiatua osesen loltung'ani

Ore taa nanu embaye naitiship tene naa adolita kuna kinejik ajo enyaita nkinyat ormatunda aa inoompuka, inoonkitunguuni neeku ore kuna tare kitodolu ajo kenyaita kuna kinyat aa safii amu kitodolu ajo metii impuyaai inoshi nainyial aa biotisho oontare neeku kadolita ajo ore kuna kinyat naanyaita aa kuna benek naa kesidan naa ore sii kuna benek naa kesidan toontare

Ore taa embaye nadolita tene naa kadolita engarri nanapita irmapepeni aa ore kulo mapepeeni naa ore piidipi aitayu irpaek ning'uari kuna kuna benek enye, ore kulo mapeepeni naa ile maana oleng' haswa ilo nkishu am ore tenkata olameyu naa ore kulo mapepeeni naa ninche looku endaa ashu aa nkujit oonkishu neeku ore kulo mapepeeni entoki emaana oleng' tolosho lang' ashu aa kitiship iyiook oleng' kira irmaasai amu mitoki nkishuang' aapukoo tenkata olameyu.

Ore taa tenanu entoki nadolita tene, naa ewuoji neji butchery. Aa ewuoji neyiongishoreki kungutuk ang' oo maasai. Naa ore ene engeno arashuu imbaa niyieu niyasene siai naa kifaa niyiolo oltungani ajo kaji ingo teniyieng enaduo kiteng' ino arashuu aa enkine ino. Neeku kenare niyiolo oltungani atirisha iloik, niyiolo atudungu inkiri, nidungu enkeju, nidungu enkoriong, nirishirish iloik pookin. Neeku kenare niata oltungani ina ngeno pookin nirishie iloik. Nenare sii niata oltungani niata engidimata niidim atudungie enkine arashu enkiteng' olgos tene oji amu tanakata ake itum oltungani inakidimata nitum ataasa ena siai.